Kit netesetai en yuu kebimoni maat nebo ng'ung'unyek yekaa kepiman maat nebo ng'ung'unyek ii keone anan kimuche kenai kelee tos ng'ung'unyek chemiten emet ne emet koyomegee kemin minutiet oinon. Yee kagepiman ng'ung'unyat kimuche kenae kelee tos kimine minutiet oinon anan tos Chang chumbik ab ngungunyat anan machang, yee kagepiman any ke ororchin temik che boishe en imbaronok choton che tinye chumbik en mbaronok kelejin tos nyoluu komin minutik achon ana minutiet ainon ne nomegee ak ng'ung'unyek chebo korenywan

Ochome boisioni amun korinyorunen keljin kot missing ne oo kot missing, naep sarek kounon ak oibji abai teta anyirunen keljin ne oo missing en yuu ntaep sarek ak oibji teta ak omurmurji ana ongochi ko koron kagei chego anyoruu rabishek chechang kot missing ndamun ogee chego ak aalde onyorunen rabishek choton cho toretegee en sobenyun kotugul. Ako koraa kogochin afya nekararan tuga igochin afya nekararan tuga koraa

Olekiyoito boishoni komoche itinye imbareti itinye tapit ak baibushek, baibushek chuu ko chetoreti ibunen beek kongeten oinet anan ole kiromen beek pakai imbar yekakoit imbar kechopji tapit, nesunkukoni ak kopitito beek koyom imbaret yon Pitito beek konoko tukuk chekemin alak minutik.

Olegimindoo ndisyoot kebole keringet butisyeek somok ak yeityoo keterekyii ndisyoot ak ketub ak ngungunyeek ak kituuch nabass kidogo yenyogobureen beek yerobon mogitube koit baraak miising sigotoret ndisyoot kogonorchi beek ndisyoot komoche beek chechang koot mising ak yegaimiin koraa ndisyoot iih konyoulu iriib ak isemberii en kila ak kila ak itoltole ak imbolea indoii mbolea tuguk oot btangasinik ko karoon koii ndisyoot koiyee neoo kot mising yon kagoii igochinii orowek somok sigoit kyaam